Inyago olemo mar ovakado ma itiyo, ma wanya mi inyalo cham kendo inyalo, inyalo uso ovakadono miyudgo pesa mang'eny kabisa. Kendo olemo mar ovakado migolo e tijni inyalo tigo e loso modhi nikech en gi gima iluongo ni fat.

Inyago olemo mar ovakado ma gn ichamo kendo ovakadono kisenyago tinyalo use miyud pesa minyalo konyri go. Kendo ovakadoni inyalo losgo, inyalo losgo modhi miwiro nikech en gi gimiluongo ni fat.

Mae ng'ato kadwaro mondo otim gini onego oger siro ma motegno, manigi, siro motegno monegobedni miyo olemoni sapot. Kendo ng'ano ka osepidho olemoni kendo gimonego otim, onego ogone olemoni yath mondo mi ochung'. Mondo mi kute kik donj ei olemoni manyaketho olemo no.

Onyago olemo ma en chiemo kendo kendo inyalo uso olemo no miyudgo pesa nikech olemo ni nigi dhadho kendo mang'eny kabisa ma ka otere e kambi to ogolo gik mang'eny. KorO gini nigi pesa maduong kendo onyalo konyo oganda.

Keto keto yien moromo manyalo minyalo tigo e thiedho jotuo e gweng' kendo keto daktache moromo e osuptal manyalo moromo moromo thiedho ji manyalo tuo e osuptal. Kendo man gi nengo moloyo duto te ute thieth gi oketo okenge matije en ng'iyo ni onge moibadhi e osiptande e ute thieth manie gweng'.

Ma endi en ohala mar chiro e yo eyo mbui mar piny mangima kata mongere gi dho ngere ni ni online trading. Kuma koro ji timo ohala kaka ji timo ohala mar ng'eyo chiro mopogore opgore e piny mangima ka okalo e yor mbui ma ene sim.

Ng'ato onego oyier puodho man gi, man gi nafas moromo monyalo keto, monyalo gero go fish pond ni. Alafu kose yudo puodhoni to olos frames mag bape mane pichani. Kendo ng'ano, ng'at madwaro loso tiyo tijni onego oket pi maler. Kendo onego o hakikisha ni pigno nigi oxijen ma moromo ma rech, kendo seche moketo rech, seche modhi manyo rech mipidho kata rech matindo tindo tindo monegobedni ipidho. Tonegomany rech ma, rech manyalo bet kanyo maber. Manyalo dongo piyo mondokel pesa piyo. Alafu kendo omiyogi, onego omigi chiemo e kinde ka kinde e time maber mond, e sa maber mondo rechgo kik obi ndhadhu kendo gidong piyopiyo kendo kik kitho athoya.

Okonyo e kwoyo pi ne gik mopidh kanyo kendo miyo gigi dongo piyo piyo. Kendo pi mikwoyo no kendo pi mirito kanyo no ne gik mopidhi go dhi miyo gigo onyak olemo mang'eny madhi medo yuto mar japur. Kendo yuto mar japur dhi bedo malo nikech onyalo uso, onyalo uso ba gi mang'eny, onyauso olemo mang'eny ma gi nyakuo kuom gik mopidhogo. Kendo miye pesa mang'eny kendo konye e timo gike.

Ahero tijni nikech ajapidho ga bel kendo a mapure, mapur, apuroga puodho mabed maler. Ma apidh bel kendo ma adogi, kendo bang' mano to akayogi. Ahero pidhe nkech, nkech bel ni miyoga okelo chiemo nkech inyalo tiyogo. Inyalo dhi mireg mitedgo kuon kata inyalo dhi mius miyudgo pesa.

Kisepono olemoni onego iluoke gi pii maler, kendo bang luoke to ibare kitiyo gi pala maler. Baro ipogo diere, ipogo diere nikech nimar nyaiye no ema inyalo chamo, oko neno ok inyal chamo

Tinde nitiere lony e pitho mag mege alot kaka spinach nikech ni mar tinde itiyo gi yedhe mar nego kute mondo spinach kata alot mondo odong maber kendo mi onyag alot mangeny ma onge tuoche kata kamano ka imedo e wi yedhe mitiyo go mi kwoyo e gigi nitere mbolea nitiere manure mi kete e puodho kendo miyo alot nyak mangeny alot kaka spinach.

Magi gin gige tong modong bang ka nyithindo nyithi gwen ose too mowuok kuom gi kendo mae otimore e yo ma sani mar lony ma sani mi dendo gi dho ngere ni incubation kuma nitiere machine miluongo ni incubator ma tinde itiyo go e toyo tong ma itiyo go e toyo tong ne go nyithindo.

Ma e en yo mar loso manyiwa kata kihero ni mbolea ni wach iloso mbolea e yor puodho ma ok ti gi chemicals ma ok ti gi yedhe ma richo kendo ka iloso mbolea ko okadho kuom gik mo a e puodho kaka lum kaka owuoyo mag dhok kaka yien oduma ma odong kendo mbolea molos e yorno loso puodho kendo miyo cham ko kete e puodho miyo cham dongo maber.

Olemo, olemo ma inyamo koae yien ma opidh gi inyalo tii, kelo pesa nimar inyalo uso kaka japur inyalo dhi mi usgi e kambe madongo dongo matiyo gi olemo go kendo miyud pesa

Kaendi nitiere yao matin ma oluor gi bungu kendo kineno maber nitiere pipe mitiyo go e olo pii, machalo ni oolo pii, maolo ne yao ni pii kendo pigni ler kabisa, kendo nyalo bedo ni nitiere pith moro matimore kaka pith mar rech

mokuongo many kodhi maber manyalo twi, mar ariyo los loo mabed mayom ma pi nyalo kale iye, kendo kise loso lobno to med mbolea kata manyiwa mar dhok mose kuok maber timede wiye kanyo, kendo mar adek, kaw kodhi maber mane isemanyo ka ti pidh gi elobno kendo nga kaka ipidhogi ,kik ipidh gi matut ahiny akendo kik ipidh gi mobedo mamalo ahinya, ket gi e tut moromo kod gi manyalo miyo gi twi mapiyopiyo, machielo olne gi pi kinde ka kinde manayaka gi twi kendo ket gi kuma ber ma jamni ok nyal ketho gi kata onge gima nyalo ketho gi kata chieng kik tuo gi kendo onego bed ni ing'iyo gi kinde ka kinde.

Maendi nyiso yoo marach mar puko kata mar, mar puko chiemo mokethore kaka olemo mokethore go. Nikech nimar olembegi ineno ka opukgi e pii ,e pii mochung kendo maendi miyo pigno dhi bedo molil, kendo en pii manyalo, en pii manyalo kelo tuoche kaka mag malaria kod cholera nikech uchafu no

Maendi nyiso yoo maber mar keto kumoro achiel uchafu mag chiemo ma osetii go kendo maok dwa tii go kendo kata kihero waste disposal .Kendo yorni rito aluora kendo miyo aluora ok bed molil manya kelo tuoche ne dhano kata jamni

Maua mopidhgi, kelo, nyalo kelo pesa nimar ipidho gi kendo ka gisenyak maber, ti ibiro tikayogi titero e kambe madhi tiyo kodgi e loso gikma opogore opogore. Mae ber nikech okelo pesa kendo kelo yuto ne japur e gweng

Ahero tijni mar pur kendo mar puro cham, ahero kabisa nimar mae e yo manyalo, mayudo go yuto kendo mayudo go pesa. Apuroga cham mangeny ma aus ma konyak tauso kendo miya pesa kendo ahero pur mar cham ahinya

Kaendi dwarore sola kod mashin mar goyo pi kata kihero gi dho ngere ni water pump kod pipes ma inyalo tigo e goyo, e kwoyo pi ne cham mane puodho ni. Kendo ng'at ma timo tijni onegobedni bedo gi ng'eyo mar keto mashin ni e yo makare mondo kik kethre. Kendo ong'i mashin, mashin man kae gi nie, nie hali maber.

Japur mar puodho ni okelo mor e yo mar keto, keto e yoo masani, nimar nitiere drone maringo ewi puodho kanyo maringo ka keyo yath ne cham ma opidho go kendo puodho ni kingiyo nitiere oula mobar ne pii ma ,mamiyo pii ringo maber kendo pii ok keth cham e puodho. Mae kelo mor nimar dhi miyo cham dongo maber e yoo makare kendo miyo cham nyuolo, nyago, nyak maber

Ma en yo maber mar kwoyo ne cham pi kendo eyo maber, kendo eyo ma sani miluongo ni irrigation. Kendo cham kokwo negi pi e yorni miyo cham dongo makare kendo omiyo cham dhi piyo kendo omedo nyak mar cham.

Mokuongo abo nyiso ng'ato gik manitie, nying gikma nitie e mashin ni ,vipande vipande mag gi, nyingegi kendo mar ariyo to abo nyiso ng'ato kaka inyalo iko dhiang mondo itigi mashindni mar nyiedho kendo mar adek abo nyiso ng'ato yoo mar tiyo gi mashindni e nyiedho e yoo masani ,kendo abo nyiso ng'ato bang ka osenyiedho abo nyiso ng'ato yoo ma onya tiyo go e rito mashinni mondo mashinni obed maler kendo mabudho maber

Kaendi ng'at molonyo shati no otingo mashin miluongo ni powersaw gi dho ngere. En mashin mitiyo go e ngado go yien kendo kae jogi ngado yien ni mondo opoge mondo ogol bao

Yien maduong monyak kae ma rabet ni kelo mor mar, omiyo aluora bedo majaber kendo kokalo kuom gini, joma iluongo ni tourists, kata jo wazunge nyalo biro ma baa kae ma nee gini mane yien ni nikwach en yienn machon kendo miyo mae kelo pesa, yuto ne jo aluora makanyo

Apidho ndim e puotha kendo arito gi e yoo moro maber nimar okadwa kata kute kata tuoche oyudgi, atiyo ga gi yath manyiew e duka ka akuoyo ne ndim gi mondo ginyak maber mondo kute kik chamgi kendo aolo nega pii ndim seche ma odongo diere ma chieng rieny matek makech mondo ndim ni odong maber

Nyanya konyak e puodho maber en mor kuom japur, nimar japur biro, biro gologi e puodho kendo terogi e chiro mausgi mayud pesa monyalo timogo gike. Kendo niwach nyanya en chiemo kenditiyogo e teto m mi ma kaka alode.

Japur nyalo nyago nyanya gi magolgi matergi e chiro, motigo mousgi e chiro moyudgo pesa monyalo timogo tijene. Kendo japur nyalo gologi e puodho ka nyanya osenyak maber, motigo motetgo e ot motigo niwach nyanya en chiemo.

Ma en yo mar pur, mokwongo kuma ikawe, kuma iloso ne gimiluongo gi dho Ngere ni nursery, nasari. Kuma inyalo pidho, kumipidhe e kodhi mag kaka mag alot kata mag yiende. Ma bang'e kosedongo maber matin, kosedongo maber igolo ti ibedo ipidho koro e puodho kuma duong'. Mae yorni miyo kodhi dongo e yo makare kendo omiyo kodhi ok lal gi oyuma.

joma nie pichani loso gimi iluong'o ni nursery kuma ipidhoe kodhi, ikete kodhi mondo kodhi otwi modong' nyaka kiwango madwarore ma inyalo pith oko e puodho jogi koro loso lines ma koro gidwaro pidhe kodhi go ma bange kose donge size madwarore titimone gima iluong'o ni transplantation

Pur oselokore yore mangeny nimar tinde ji tiyo gi lony masani, tinde nitiere mashinde mitiyo go kaka tingni mitiyo go e puro, mitiyo go e golo cham, mitiyo go e timo gimoro amora kendo tinde nitiere mashinde mitiyo go mag kuoyo, kuoyo ne cham pii. Kendo tinde nitiere yedhe mikuoyo ne cham, tinde nitiere lony mamalo mitiyo go e pur masani kendo miyo pur masani bedo manyak ahinya kendo en pur manigi nengo maduong

Kaendi nitiere pineapples mochok kamoro achiel ma oseka kowuok epuodho kendo nyiso, nyiso ber mar puro pineapples kendo nyak gi madhi kelo ber ne japur mopuro pineapples gi kendo, kendo kae kingiyo maber nitiere yiende moluoro puodho nie kendo kaka ber mar aluora kendo nyiso kaka aluora ber ka nitiere yiende

Maendi en ofis mar jo, jopur kendo en ofis molos kuom riwruok mar jopur. Kendo ofisnie en tije en chiwo pesa kendo okonyo jopur e yore mag fedha. Kendo miyo jopur, jopur nyalo dhi kanyo ma kaw pesa maginyatiyogo e timo tijegi mag puro kendo konyogi mar miyo chamgi omedore.

Ma endi en riwruok mar weche pur ma ngiyo weche fedha ne jopur kendo ofisni ma en office mar gi miyo jopur nafuu mar dhi kwonde go, jopur nyalo dhi e office ni mi kaw go pesa ma gi nyalo tiyo go e puro kendo medo cham gi.

Ma endi kelo pesa nimar inyalo uso gi kendo kelo yuto ne japur kendo inyalo ti go e weche hotel ni wach inyalo ted gi ma kel chiemo.

Pith mar anguro en pith maber ahinya kendo ahere nimar nimar okelo pesa. Ajatiyoga tich mar rito anguro kendo amiyogi chiemo kendo iloso odgi mondo obed maler kendo anguro kelo pesa nimar inyakawe titere tiuse nwach en chiemo iyang'e to iuse kaka ring'o e bucha.

Omwogo en chiemo, ni mar omwogo kose nyak maber ikunyo tiende go, tiende no en chiemo minyalo ted to imadho go chai gokinyi kendo omwogo japur nyalo kawe kose nyak maber okawe to otere e chiro kendo miye pesa.

Mae magi kubni gi nyalo bedni oting'o pi e iye. Kendo tich mar pi mar sombo pi e alworawa itiyoga gi, itiyoga gi gi ndigni kata piki piki. Ji tiyoga gi piki piki kata ndigeni mar sombo pi koae nam katero e ot, kendo mae keloga yuto e alwora.

Ka endi nitiere cham mag kido ariyo ma opidh kamoro achiel e puodho kaka ka nitiere skuma kendo pidh cham moro mo pogore ga gi skuma kamoro achiel tijni ber ni mar omedo yuto e yore puodho kendo omiyo, orito lowo mondo manyiwa pod obed e lowo.

Maendi iluongo ni bata mzinga, kaen oting'o picha, oting'o bata mzinga ariyo mane picha. Kendo pith mar bata mzinga ber nimar kelo yuto ahinya ne japur. Ni mano ka bata mzinga gi tijgi yot kendo ber. Kenda ahero pidho, ahero wach pitho mar bata mzinga nimar rito bata mzinga en tich mayot, nimar en mana miyogi chiemo kendo mondo gidong ma. Kagisebet madongo, a akawogi to idhi titimo kodgi ohala, iusogi kendo kelona yuto maduong' kaka japur.

Maendi en mashin ma itiyogo ng'ado go gik moa e puodho kaka yiende mag oduma kod pot oduma, kod lumbe gini tije en ng'ado gik modong' e puodho kaka lumgo mondo losgo chiemb dhok mitiyogo e loso chiemb dhok kendo gik mong'adgo inyalo tigo e loso manyiwa.

Ma gini mae mashin mitiyogo ng'adogo takataka moya e puodho kaka gik oduma modong' e puodho. Kendo kaka lum be, lum inyalo tigo, lum be gik oduma go takataka, takataka mag puodho go inya ikao gi japur. Kendo abu an kan kaka japur, atiyo gi mashin gi e ng'adogi matindo tindo tindo, manyalo miyo tiyo manyalo miyo dhok kata jamni ma chamo. Kendo anyalosogo manyiwa bang' kaseng'adogo.

Tijni iluongo gi dho ngere ni drip irrigation. Kae mokwongo anyalo ng'iso ng'ato mondo omany kubni, kubni ma obroketo e pi. Kendo bang' koseyudo kubni go, to otucho pinygi mondo, otucho pinygi toketo paip matindo makelo pi, maboga puko pi ne cham mopidho. Kendo abong'iso ng'ato ni oolnega pi ne kube ni ka pi orumo to omedo ne kube ni pi. Kendo yorni ber kendo miyo cham dongo piyo nimar nimar okgibotho miyo chiemo.

Aneno lumbe mong'adi mochok kamorachiel. kendo anyalo wacho ni mamani, dayo man kae ni otiyo tich ng'ado lumbe kendichokogi kamorachiel. Mondo, inyalo tigo e miyo dhok kendo inyalo tigo e loso ot ute kaka otel mag lum.

Tijni konyo e rito alwora ne mar chilo kaka mag takataka kod gik mosetigo mag jikon ikao tiketo kamora chiel e bag e bags gi, kendo gini mio konyo itiyog e kwogo gigo e kwogo chilo chilo go kendo mio inyalo tii go e loso gimi lwongo ni biogas mainyatetgo eh

E aluora wa tich mar pidho diek itimo e gima iluongo gi dho ngere ni small scale farming, kendo diek gi iloso ne gi ga duol kuma gi ninde kendo kuma gininde duol e kuma gi ninde go nitiere iketo troughs iketo troughs mag mag chiemo iketo chiemo kaka lumbe gi pi.

Oduma mosenyak maberni ng'ieo kelo mor kendo ong'er ma picha, ma manie pichani bende kelo mor e alwora mar jo tua, jomiluongo gi dho ngere ni tourist. Gibiroga to gineno le dibich, kendi miyo kelone yuto ne jogweng'.

Cham mag oduma mochiek kae chiek maber, kendo king'io maber, nitiere ong'er ong'er ma machamo oduma e puodho. Ong'er gi ong'ere gi eeh kelo gimiluongo ni beauty e e alwora nimar nimar uuh jo jo milwongo ni gidho ngere ni tourist biro to nenogi kendo kelo pesa ne jogweng' e alwora.

kaendi ji obet ka suso oduma moya e puodho kendo ineno ka oduma osogro mosus iketo thenge e chieng mondo otuogi kendo ineno ka oduma ni be isuso gi kendo mondo ochok gi kamoro achiel e gunde

olemo ma ne picha gi iketo gi e masin miluongo ni fridge maketo mamiyo gibet mangich gibet mangich mondo gibudh mokokethore gi ler makare mondo kik kethre.

pidho mar alot e aluora nigi nengo ni mar okelo chiemo mar okelo chiemo ne japur kendo alot ni kopidhi nyalo miyo japur yuto kendo japur nyalo yuto e yor alot ni ma onya uso onya uso alot gi e chiro moyud pesa monyalo timo go gike kaka chulo go school fees, chulo go ot kendo timo go gike modwaro

pith mar alot ber kendo pith mar alot kod oduma ber ni mar alot kod oduma kopidhi miyo kelo chiemo ne japur, kendo japur bende nyalo kao alot gi modhi mous, mous moyudo pesa, pesa ma nyalo konye e timo gike kendo kaka mar gero ot timo gike e aluora, mae konyo e loso ngima mag ji e aluora

Kuom kuma adakie aluora ma adakie pith mar carrot ok time ahinya kendo e puodho ma dongo dongo lakini i time e puothe ma tindo tindo kuma iyuda ka japur kawo kodhi mar carrot kendo ipidho e lowo ma osepur maber mayom mondo mi carrot odong e yo kare kendo iyudo ka e puodho ma opidh carrot ni diere ma oro nitiere to ineno ka itimo gima iluongo ni irrigation mi iolo negi pii mondo mi gi dongi.

Kaendi nitiere mon kendo gi nyithindo mobet piny ka suso oduma mar nyamula. Dongineno ka nitiere oduma mosesus ma oket, oket tenge kendo osogro bende ineno ko oket the, e thenge e chieng' mondo otwo. Ma inyalo tigo e chweko kendo timo gik moko.

Wuoche majogoruako kod longe magirwakogo kod frij kendo kod, ah, olembe olembe man kanyo kaka rabolo kaka alot man kanyo kata oduma man kanyo no.

Mokwongo ipuro lob, ipuro lo, ipuro puodho mabed maler. Kendo imedo, imedoe owuoyo mag dhok mosekuok mondo mi manyiwa obede puodho no. Kendo kisetimo mano, tikawo, ikao kodhi mar oduma tipidho, ipidho e puothi no. Alafu be ikawo kodhi mar alot kaka mar osuga ni ti ikiro kamor, ikiro kuma iketo tengeno mondo odongi. Bang' mano, bang' mano to koro ibroga olone pi ne kodhi mag alot ni eh, mondo mi gi twi. Bang' ka gisetwi to ibayo gi, ibayo alot gi kendo idoyo nyaka oduma mondo gibed makare. Alafu bang'e, ti ing'yogi, iolone yath ne ne alot gi mondo kute kik kethgi kata tuo kikmakgi. Bang' mano, irito ma koro kagisedongo maber ti koro ichako ng'ado gi, ichako golo gi, ichako pono gi, kidhitiyogo i e uso.

Bang' kanasekayo karot koa e puotha, ne agologi madhi madhi ma a aterogi e chiro, mausogi momiya pesa matimogo gika maduaro. Kendo karot gi bende napogoga moko tenge mar tiyogo e ot, nimar en chiemo mar ot kendo konyo e weche neno kendo medo nutrients e dend ng'ato.

Japur yudo chak ma onyalo kawo totere e duka, mous moyudgo takata, kendo bedo kaka yor yuto ne jopiny. Kendo chak ma japur yudo kuom koa kuom dhogi, itiyogo. Inyalo tiyogo e teto, kendo tedogo chae, kendo losogo chiemo.

ka endi nitire pith mar anguro kendo nitie kendo gin e ot molos ma margi magi dakie, kendo pith mar anguro en yoo mar yuto ne japur mar uso anguro kendo en chiemo mako yange to iyude e butchery to bende ichame kaka ringo.

olemoni kidwa chame mondi iluoke gi pi maler kendo iluoko mondo obed maler mondo ogeng tuoche manyalo biro, kendo kiseluoke mobedo maler, to koro inyalo chame chame kaka entieno

Wan e alworawa waketo diek wapidho diek e ma ok ma mang'eny eh twak wageronegi ot milwongo ni duol kuma gininde kendo kuma gidake. Dieg gi eh ka kaka ging'enyno ka piny oruu, tigologi oko to iwegi gikwayo kendgi e pap e pap.

Nyiedho chak, chak ber ni mar chak kelo pesa kidhi mi use e dukni mi i use ne ji kelo pesa kendo mano miyo ja pur yudo yuto maber e tije kendo chak bende en chiemo ma itedo go chai kendo inyalo madhe ober e gero del.

ka endi tingni ariyo gi gin e tich mar puro lobni mar puro puodho ni mar iko puodho mondo opidhe cham kendo miyo cham oyud kama dongie.

Wamiyoga nyiroye pi kwatiyo kod chupni. Wakawo chupni matindo tindo twaolo pi, kendo kwaseolo pi maler, to wakao wamako nyiroye go. To wayawo dhog gi twaketo chupni go e dhog gi kwati kwaolonegi pigno ei dhog gi.

Tangi mar pi nigi nengo ahinya e alwora, nimar oting'o pi mang'eny ma itiyogo e yore mopogore opogore. Tangi kaka mae be inyalo tigo, to tanagi kaka mae inya ting'o ma inyalo tigo e ki, e kwoyo pi e puodho kendo inyalo tigo e lwokogo mashinde mag puodho mi weche mag pur.

Japur mar rombe mag manyoa nigi manufa nikech onyalo lielo rombe gi, kendo manyoya molielo koa kuom rombe gi odhi touso. Niwach manyoa gi itiyogo e losogo lewni, kendo mano miyo japur pesa kendo mano en yor mar yuto mar japur.

Kaendi oting' dhiang' mar chak miluongo ni Freshian kendo jogi ti dwating'o dhiang'ni ka kowe kumoro korka gitiyo gi pikap mar gari, pikap.

Kaendi nitiere oduma kendo kod kit yiende mopogre opogre ma, manie toke go. Kendo magi miyo japur mor nimar, nimar magi gin yo mag yuto ne japur. Kwa kawo oduma, oduma japur nyalo kawo oduma, konyago oduma maber tonyalo kawo oduma moter e chiro molok pesa moyudgo kaka oyutogo e yorene ma yuto. Kendo yiende bende manie bathe go bende ka onyak, ka odongo maber, japur nyalo ng'adogi ma bi ma usgi ma moyudgo pesa kata onyalo tiyogo e tijene e dala ne.

Pur mar nyanya itimo korwa e yo makende. Nimar pur mar nyanya kidwa puro nyanya mondi iloso puothi mabed maler, tipure kendo kisepure titoyo otombo mondo lo obed moro mayom cha. Ka lo osebet mayom tite tikawo manyiwa mag kata kaka owuoyo mag dhiang', tiolo e puodho no tikiko ikiko lobno mondo lobno obed gi manyiwa. Bang' mano tikawo kodhi mosetwi mag nyanya tipidho e lain moriere maber. Kendo bang' mano tiolonegi pi, iboga olonegi pi kuom ndalo moko nyaka gibed madongo makoro gisechako golo maua. Kosechopo kuma gigolo maua tikawo, imanyo yiende, yiende mondo ma mar konyo mag sapota mar konyo mondo mi okony gi kagidongo kaginyak.

Ipuro puodho ni mobed maler, kisepuro puodho ni maber ma ikiko gi manyiwa mag owuoch dhiang'. Alafu ibokawo kodhi mag nyanya ma igolo gimiluongo ni nasari. Kisekawo kodhi mag nyanya go e puothi ma iloso maler e yo moriere, iketogi mondo ipangogi ka giriere tir. Mondo mondo mi kata ka itimone gimiluongo ni irrigation kata iki kidwani ikuonegi pi iyudo yo mayot mar kuonegi pi. Kendo bang' mano, ka nyanya ni osebet madongo makoro ka gichiegni chako nyuolo olemo mar nyanya kendo imanyo ne kete mabrotiyo kaka supporter, Mondo osapot nyanya go ka gi nyak.

Kaendi anyalo neno jatelo mar polie e kaunti kendo en ema otelone weche mag arita kwee e kaunti ma ngima kendo en mongiyo, ongiyo ni mwandu mag jii kata mwandu mag jopur kendo mwandu mag jii mane kaunti nikama kare kendo jokuoe ok nyal choponegi kendo ogore, en ema ochungne polise e goruok kod kedogi jonjore

Japur nyalo usogi kaka gintiere no ne jii to dhi ,jii to tedo kumoro kata japur bende owuon onyalo tiyo kodgi kaka entie no ma opidhgi e puodho ma odwaro kendo gin, iluongo gi ni seedling

Jo, jotim ohala kata joket mwandu kawga hola kowuok kuom sirkal mar kaunti kendo yorni osekonyo oganda ma kaunti e dongo ohala margi kendo nyago yuto margi